Kore mbaata naitisipisho tena siai naa tinidol kekii eeta rangi loata shii tene tiburinyekii subuarini noshii naagol nainyayuni. Itodua nenia suburiani naa ne beii nagol oleng kaki ninchee naishoo keki mootumo lo rangi loataa taata. Keitishipisho ana baye naitumiari nkuuk amu miimaa nkolikinot naagol. Kaki itodua ake pii itumia nenia nkuuk nidool kekii eeta ake rangi loeneere pee eeta etumiarita suburiana enyaana.

Koree enabae na enetipat oleng tenkopang amu ore enkop aang na keramati isuam etii ebaki nkokon na ore emoyian onkokon kelotu tonkatitim kumol na toduo pelotu neisho nkokon pookimetaa meetae ebaki nabo omeleku tanaa nkiitin tanaa nkokoon kituak.

Kore ana siai naa meisapuk oleng te nkop aang amu Kore nkopang naa tankatitin kunii eshaa mikiataa nchan nkatitin pooki nemeata abaki ltung'anaa nkisoma enturotoo elshampai itodua poopuo notur lchampa notur ntokitin natomoo atuwaa lpaeg mposho mposhoo nenia taake eunii oleng itodua tanaa mpuka ketomoo akee ninshe einyeguu teldukai loltungana naa itodua taa ana bai mara sapuk oleng tenkopang

Eh kaidim atolim ajo nyo nagira aasa teinye. Todoua enye naa ntito napikutwa kule naoto abukoki nkoombe, idol neina kule naoto naa mara kebukokini ake mala neirashuni eoto, ihihi, kepiki mala, temperot kumo, mpaka neibung'a, yuolo toki peebung'a, mara peemati etiu neja, keng'asi aipash, nepik ltung'ana lemeyeu esiisho nkini sukari netumi taa atamat.

Kore ena baye naa netipaat oleng amu kore poo uuni ndaa to lchambaa te nkaata nadoo, nieshunye nenia masaa naisaidia ndaa metobuluu aitibiraki. Naa etodua poo oponikinii kuna namiiri tana sii aitubiruu te atua aitulukumii naing'ua soum naa keisaidia lchambaa niloo aponuu nenia masaa. Metaa etodua poo uun ndaa enoo nebuluu ndaa sapuk. Nobuluu aitokii te sekuunoto neekunii abaki moyianitin naatuum enia nkaatai eeta nenia masaa te atua nkulupoo.

Kore neikunii tonotuumi ana baye naa keyanyuni ng'amata echaan metinyuku neturii elchambai nepiiki mbolea . Duaa pee eshaa nkaatai naboo meayuni sii lchambai meetanana nkulupoo eatua. Notuuri taa enia nkaata nepiiki ndaa udoot. Todua pee eikooni abuluu pee nyaa neikorokini nkaata ekwee keikurokini nkatitin kumoo naijipaa. Naayuni mbakaa meetuumo nkeera neitaini nepiiki ldama metoitoo neidoyunyi nituum taa lmaragwen ana apaa penye nutuuno, keatai lkulie lotum loibuor nanyokuo nutum abaki duake nashulshulaa.

Eeh kesapuk oleng ena siai to nkopang , tang'araki kotoduaa taata ltung'ana ajoo mara ake ntaare onkinejii onkishuu tana sii abaki ontamiesi naisaidia ltung'ani. Amu kore nkaata alaamei naa kelelek pee eeng' nenia soum nkituaa amu keishunyee ndaa nenyaa ninchee. Kaki etodua paaku nkaaji enkokoon sapuk eiyataa kekinii ndaa nanyaa nkokoon nelelek abaki notuumoi, kelelek pootu. Etodua aitokii kuna najii nkokoon mara ake nkokoon imiir pii ituum shilingini ituum abaki mayieni onkulee ntokitin kumook naishorisho nkokoon.

Kore tomurua hang kegol ale siyai oleng amuu kowun etabaki yoo nenia mashinini naunoki yoo ndaa dua mashinini nikitum naa naatur akee lshambaa ewun etoturi, koon taa ipikaki ndaa, koon itakii niashi nikijo detii, koon ewuoshoki ldawa naa koon iripoki pemenya lowurak leatua nkop tanaa sii pemeyaa ltung'ana naaku todua ana bai kogol oleng tokopang' melelek.

Kore ntokii ekwee nipaaraa tinidol ena naa niinko tinituum lkitaari lo nkokoon olotuu aisaidia nkokoon enono. Etodua kuna nkokoon etodua ajo keileo ajo keeta moyian naidosutoo neepukuu abaki nkutuaa ntokitin nemeera abaki lkitoot lenchee supati tono ng'orr. Kiretuu aitokii te ndamunot niinko tinintibiraki ninchee nkaaji nimenyikakita ltung'ana amu iidua moyianitin kumook enkokoon naa ltung'ana laayau.

Etodua tenkop ang naa keetae enkibelenyat are naipirta ena mbae ore enekwe na ewuon esapuki ilchambai lotaa iltung'ana lee nkop ang neeku keetae embash neme enolopeny todua aitoki enkae naa kepaasha suam naa nikiata iyiok amu ore suam nikiata iyiok naa naidimi enkolog tenelotu suam naa tenelotu enkolog naa are uni meye doi pookin amu etodua suam nikiata naa naidimi enkolog pii

Eeh kaidiim atolimuu ajoo kanyoo nagira aasa tene, itodua kuna naa nkaariak naaramatie loopeny' samakini, anaake nikinkoo yoo tinikiramat ntaarie ang' , onkishuu ang, onkineeji ang'. Nejaa ake abakii aikoo ninchee teneyaa nkaariak naitodokii samakini, neiyeeki ndaa naishoo, niyeeki abaki duake ldewai nkaata naake kotomoyuuta ewuen tee, mpakaa ake naaku shomi shomi. Itodua tene enchee naa leloo samakini oshomitee.

Todua niado niyeu naa ng'enoo netweu nkulupoo nayeuni neuniaki anaa daah ,iyeu abaki ng'enoo yee mpaash nawor udoto ooh nkai udoto tanaa sii mstari oboo ooh lekai mstari lendaa iyeu abaki ng'enoo iyeu abaki ng'enoo eeh ldawai loyeu anaa daa edipaa atubolo' todua taa mbaa niyeu naa iyeu mashini nikituroki alee shambaa iyeu sii niyelou netii nkare napiki alee shambaa iyeu sii niyelou nkataa naidem nia daa atowuna toloshamba owuno etoku naa ajekoni tenetaini edipaa awoo mpaka ning'asu anyaa ng'anayuo lenyana .

Todua kunaa mali naa nkulieshii nikijo tokopang' nusui tanaa sii nkishu eekired, eeeh kanyor kunaa malii amuu todua naboo todua puulo nutum siomi nawua ana eeh kule naaitum kule kumoo naitemu nkang' inoo nitoki aitoki amri ,todua nearee todua tunulo atum naaku nekiri naa iyaku ibol mbushiriti kumoo eekiri naing'ua nkishu inonoo nelelek abaki toki nanya ninche amu kenyaa ninche ntoki pookii kenya abaki tanaa nkasirim kenyaa toki pooki.

Kore embata naitishipisho talee okeree naa ng'hojii netuuneki iyeloo piijo ng'uraa nkidisin tanalakwaa naa keilio ajoo keyeu neshaa naa itodua otoki piijo ng'ura nkulipoo enyana etu etoi oleng', itodua naare naa neikunakii teneuni alee champaa keti mpaashi naim abaki duake ltung'ani tanaa ldawa eyeu nowun tanaa keyeu nokurokii tanaa abaki duake nkata naitaini ndaa nemeiding'a sii oleng' amu itodua inia kiding'ata endaa naa kear abakii nkirewaj.

Toodua niinko tinisum ltung'ani pee eiyelou ena siai naa ilikii ng'aas nkulupoo nabulunye ale kenii. Mara ake peebuluu kee to nkulupoo pooki iliiki sii ajo kajii eikonii te eunii ele kenii tana keng'asng'as aitubuluu metaa sapuk ewuen atipiiki nkulupoo euun ake ta nasarini tana sii kepiiki era mbeguu atua nkulupoo, nepiik ake nkaare mpakaa metuupuku oopeny. Ilikii sii ldewai looshii wuen ebuluuta.